Ũbandi wa mĩtĩ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, wĩna bata tondũ mĩtĩ twabanda nĩgucagia mbura. Arabu ona tĩri ũtĩkuagwo mũno nĩ maaĩ rĩrĩa kwagĩa na mũiyũro. Mĩtĩ nĩretaga kĩruru na kĩruru nĩkĩa bata mũno thĩinĩ wa ũtũro witũ.

Rĩrĩ nĩ ibabaĩ, na ibabaĩ to yaga mbegũ tũkavanda, cikamera, ga seedling kau ũkoya ũgathiĩ ũkavanda. Kamũmera kau, gagakorwo agakũra gatuĩke mũbabaĩ, mũbabaĩ ũgaciara ibabaĩ na ibabaĩ nĩrĩo itunda rĩrĩa tũrĩyaga rĩa gũthondeka mwĩrĩ.